Adolita taa eunore ompukunot naara are. Etii enolchamba onkishu, netii enoo lashumpa, enda napiki irkeek. Neeku ninche kuna, nadolita tene ataa enkiremore oboi are. Naa enda nai esidai, ah onkishu, amu ninye nemeeta batisho nai tenkishui oltung'anak. Wenkiremore naa naloito dukuya tene, enaa enikidolita tenapisha nalio.

Ore pooki kata arashu irishat pookin na enetipat oleng esiai enkiremore amu ninye mintoki ainguraki nimintoki na alaunye na sininye eropiya neaku eramatare sidai oleng nikilo na aisho arashu aoru enyamali ndolta ajo itawuo olopeny tenkumoi neaku kelo olopeny amir nenya ormarei lenye nkulie, neaku enetipat oleng.

Enkare enkaji suuji, ashu enkaji natii oloiterio, nailo naji aing'uraa ajo kanyioo idim aituko arashu atudumu tina kiti rishata niyata. Tenaa ke ntokiting naisuaari, nisotu, nipik ai wueji peyie ishukokino naa tenkae saa miata enkuetita. Neeku, arashu niintuk naa enkaji tenaa kiabori entorrono oleng, pitumoki naa atung'ai meeta oloiterio.

Ekadamu olchamba sapuk, oitobira olopeny enaa naa enikidolta, naa kisapuk oleng ele shamba, adolita ninye ajo etaaniki oldonyo, eeku elelek ah etumi enchan tene, nalo naa aitubulu kuna aitubulu, peyie etumokini atekesu tesiokinoto. Neeku adamu esiai eunore, naa naloito dukuya tele shamba sapuk olio tenewueji.

Ore oldia arashu orkuchi lai, naa ketii saai nai nanarikino pemeipang' tiang'. Menyor nai enkolong sapuk oleng, nemenyor nai tenelo aku ketii enchan sapuk oleng, nemenyor si oldia ataa keloolo kewarie, neeku isaai enteipa, nai aidim atoriko, arashu ninye isaai entedekenya eton metii enkolong sapuk oleng. Neeku menyor oleng enenya enkolong, nemenyor si nai teneshaiki oleng.

Ore nai ara olayiarani lenkolong naje, naa aisidai oleng tenilo aituk aitobir jikoni, idipa ateyierisho. Naa ilo nai ake nidumu intokiting pookin nairragita, nilo aituk pookin niintuk inkikompeni osaanini, nai naitumia olorere, nilo sinye naa aipanka pooki toki natii atua ina jikoni, peelo naa aku keeta esidano tiatua. Nemetii intokiting chafui nairragita naji nemisuja.

Ore ena naa imbuka arashu entoki naji tenkut oo lashumba legumes, neeku ee enetipat oleng' naai esiai enye amu, entaa ninye ekenyai naai kuna tokitin nepoi sii aamir kulie tenaa kitayioki inkumok, nepoi amir arashu nitumutumu naai iropiyiani. Nenyor sii osesen amu eponiki entoki proteins neeku aisidai oleng' naai ena siai toonkiasin epooki olong'.

Ore taa nadolita iselenken, are naata ninche naishopo inkilani naanyanyuk, netii ninche esiai. Etii taa ninche esiai naasita, neeku naa aijo kitayu factory arashu nai enkoteli ena, negira ninche kuna selenken aya esiana ontokiting nai naitobiraki, arashu nashomoki amir. Neeku esiai ebiashara ena, nagira naa alo dukuya tenewueji. Neeku ninye naloito dukuya enaa enadolta nanu.

Esiai taa ena enturoto olotorok ninye ena nagira alo dukuya tenewueji, ore enikunari nai enasiai tenkopang na kepuoi naake aitobir kuna kidongi naitobiritae tenewueji newuei napuoi apik atua ewueji natii irkiek, ewuei nai napiki ltunganak ashu inkoitoi oltunganak keji sii nataaniki enkare pitumoki na ashomoita atoook enkare nitobir eramatare olotorok.

Esiai enkiunore taa ena, naloito naa dukuya tenewueji. Neeku kegirai aitookisho naa pilo ayiolou aitumia entoki najo ilashumpa watering can. Nemetii arashu kibelekenye enasiai tenkop ang, ah njere, mekintumia yiok enatoki, kintumia yiok enkare ake torkejek, nikibainu meeu atua imukuntani, nimikias si amu kitodolu ajo entoki naji greenhouse farming ena, nimikiasita yiok enasiai tenkop ang. Neeku metii oleng mesapuk oleng tidialo enkop ang.

Ore taa ena yenata, naa kaisilig ajo eyanata naji ashu nai hiring. Ore eninko nai pien ematatu tolosho le Kenya, naa ilo nai ake ang'amaa olopeny, nekincho ninye naa inaayieu ninye, nikiliki iropiyiani esiana naayieu, niliki siyie enkata nai nilo naa aitumia ina matatu enye, nining'unono, nilo naa aya nishuku terishata enaa enitoning'okinote, naa pemilo ainyalaki esiai enye. Neeku nejia eikunari.

Aikumok oleng isiaitin enkiremore nai napaasha, apa naasi nepuo naa aaku aisidan. Aisidai apa eunore orpaek, amu meeta ninye esiai oleng nai egira abulu, menyor imoyiaritin aibung'a, menya ing'uesin oleng kumok. Neeku, naa sidai si apa esiai enkiremore nai ontokiting naijo irmatunda, laijo irmaisurin, ninche narri euni oleng, naa ninche naarri yiok kibulu ake eetae tolchambai. Nemesapuk oleng nai ibarakinot nasuji, peyie epuoi naa atum inadaa.

Ore enaiko nai palikio esimu nai ai natupurroyioki, naa kalake ewueji orpolisi, nalo ainosaki ajo kanyioo nataase, kasaaja etupurroyioki naa katiai etupurroyioki enasimu. Nalo naa aisho ninche inamba esimui ai, naa pepuo aas entoki naji eh tracking, nepuo naa asuj naa aing'oru ilo apurroni, lesimu naa tenkata dorrop oleng. Neeku irpolisi nai ake iliki, nidim si atoliki enkampuni naa apa ninyang'unye, pee ing'uraa sinche enaa kesuj ina simu naa natupurroyioki.

Najii enaikunari ena siai tenkop ang naa kepuoi ake emukunta nepuoi aitayu nena aitubulu nepiki enkolong ore pee eidip aatoito nilotu naaji akesu naai aitayu nena. Tokitin naati atua ore naaji peilo atum inkuti naajio meesidan nintayu naa enkumoi ekunda peepuoi aapik endaa ashu toi ninye aaya sokoni pepuoi aamir.

Ore esiai pookin enkiremore, ashu nai ninye eneunore onkaitubulu naijo kuna, amu teniing'or nai naijo entoki naji dania ena, naa enetipat oleng peyie ibung'i nai esiai naijo ena, amu endaa kendaa ninye, nitoki aku kemiri netumi iropiyiani. Nepuoi akeyie naa aitaas intokiting kumok. Neeku enetipat oleng, imbaa pookin enkiremore tomuruain naa napaasha.

Kaitadanu taa ena siai eramatare naai ashuu eunore olchambai ninye ena nagira aasa tene naa intokitin sidai kuna tenikipuo aaya eunore peyie kipuo aatum endaa ashua inkaitubulu naaji nikindim aatimir enkumoyu nikitum naaji iropiyiani nikipuo aasie imbaapokin ashua oramatie loormareita lang pemikipuo na anyam neeku enetipat naitadamu esiai napuku tena siai.

Ore taaa tooltung'ak lemeyiolo naa ore helb naa ereteto neisho serkali inkera kuna enkisuma eshumata peyie epuo naa aaret ate tialo imbaa enkisuma ore naaji eneikunari pee ilo alak nena ropiyiani naa ilo ake entoki naji website portal e helb nilo naa aapik inkarn inono ashu ninye details pookin naatii enkipande neilepunyie naa esili ino nikilo naa aisho enkoitoi nilo. alamie nena pesai esili apa naa niyawa ingira aisuma

Ore nai peyie ilo naa aing'oru inamba egarri ng'ejuk, ashu nai new number plate, naa pilo naa enkampuni naa nikintobirakitia ashu natimira ina garri ino, nilo naa aliki ajoki kanyioo pee iyieu nilo aibelekeny, naa tinewueji nai kipuoi atumoki aibelekenyaki naa nena amba, mpaka tinye tiatua oloshi buku naa oinyang'unyeki intokiting oji log book, nilo alimu enyamali ino, nikitumokini taa taata aibelekenyaki nena amba.

Etii naai ingolikinot ashu inyamalitin naidim naa iltunganak omirta ilkeek loo tunganak aimai aa njere, elelek naai ejoyio kulo keek tenkoito naai enkimirata. Neeku elelek epuo aabik oleng',naai egirai ainkoru olanyiankani ,nepuo naa nai kulie aapuo ainyiala, nepuo naaku inyiala biashara tinakata. Elelek sii aa ore kulo keek nemeyiolo ninje aajo kakua moyiaritin iidim naai aishiunyie. Neeku ai bae ina ashu enkae nyamali naa ina naimu naa lelo tunganak omirita ilkeek.

Enkiremore ena oo rmatunda naajio keitayu naa esidai oleng kulo matunda ninye edukuya tebiotisho ashu tosesen loltung'ani neeku eisidan oleng epuo naaji aaponiki oltung'ani orsarge nepuo aaponiki oltung'ani engolon neitoki sii aaku endaa ena niindim ainosa niraposho nilo sii amir kulo matunda nitum iropiyiani naaiji nindiim ataasishore niashie imbaa ashua eramatare ino neeku embaye etipat naaji nenarikino nepuoi aaibung tenguton oleng.

Ekaidim pi atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene oltung'ani taa elee otii emukunta nagira ninye akeshisho eiketodolu inchere oloshi shani ele oitemerisho oji omiraa ninye ele oshomoki aaun nepuoi airira neramari naa nebulu neeku etabawua erishata napuoi aakesu enaa enikidolita tena pisha naa emukunta sapuk ena nashomo olopeny aun tesapuko adolita ajo aisapuk oleng naa ena siai naloito dukuya .

Ore enabae na enoshi bae enabnauni nkaitubulu tiabori orpuya eji nemesapuk oleng tenkopang amu keyie kuna aitubulu naijo nai impuka naijo kuna naibungitae keyieu enkare sapuk oleng nemeyieu ewoji nai nairowua enkolong oleng neyieu si nai nepuoi aosh irkiek netaasi akeeyie eramatare nataakinioleng neaku mesapuk oleng tenkop aang kake etii ake nkulie wuejitin naasitae hoo duo nai na moobo ilo adooyo.

Ore taa tenajo aing'or naa irng'anayio kulo loshi looji tenkutuk oolashumba grips naa eisidai oleng kulo tokitin amu eeh ekenyai naaji sii ninche enaa irmayunda ore eninko tenintabir kulo naa ilo ake aun embeku tolchamba nibukoki enkare ning'adie inguesi nelo naa abulu neeku endaa sidai naijio ena ore peelo aku nilo akesu enaa enaikunaki tene.

Ekelio taa iswam ashuu naaji inkishu naagira ninye aadaa tewueji sidai oleng neisiaja nemeta entoki nagira aitanyamal ninche naa ore naaji esidano tenidol inkishu nagira adaa naa supati teseriani amu ore naa inkishu naa endaa toltung'ani elepi netumi kule neyieng'i nenyai inkirik nemiri netumi iropiyiani nemeta eneba naitaasieki isiatin eramatare ooltung'anak.

Ore taa esiai naloito dukuya tene naa eunore oo irkiek ang'as ninye ajo ore ele naa orais kitok lolosho le kenya William Ruto naa ninye oshomo aas esiai peepuo irkulie tung'anak naaji aaduya tesiai oorkiek naa kelelek oleng amu idimu ake enkulupuoni nipik enkiti puya naijio enda niyau naa olchani lino nibuko enkare metashala lino naa aaanyu metubulu inkira abukoki enkare enaake

Enkitenk' taa adolita nagira olkitari aramat, aud ninye nepik olchani. Ore naa engeno ashu niyieu naai pee iyas ena siai, naa kenarikino piiyiolou ajo kaamoyian eeta enkitenk',kalo shani enarikino peyie aa alo aud, tiarishata naa kebaa olchani naai opiki enkitenk' nabo. Neeku keyieu enkisuma oshi naji vertinary services piilo naa atumoki ataasa ena siai eramatata oosuam tenelo naayi niibung' emoyian enaa enda nikidoolta tenda pisha.

Adolita taa oltung'ani ashuu orparakuoni oloito baa ninye dukuya aramat enkiteng ekeisujita ena kiteng naa arishie entoki naji tenkutuk oolashumba external insects naijio naa irmasher neeku eisidai oleng amu ore lelo masher naa kepuo aitamuoi enkiteng neitasas nemitiki naa egolu neeku naa enetipat oleng peyie epuoi aas embaye naijio ena naa aramat inkishu .

Adamu esiai naaji e biashara naaloito naaji dukuya tenewueji adolita olainyiang'ani eeuo naa ninye ainyiang'u entoki nayieu teleduka amu adolita enaa agrover ashua ewueji namirieki irkiek ondaki naaji ooswam neku keeuo ninye ainyingisho nemirakitai nena tokitin naayieu adamu naaji esiai ebiashara ashuu eramatare naloito dukuya naaji enaa enaitodolu intokitin nikidolita tene

Ore eleee naa olturur loontung'anak oota entoki naasita eeta kulo tung'anak embaye nagira aaloio ashu aaliki rayiqa peepuo na ayiolou naa enetipat ena tenepuo naaji ilang'eni aapuo aaliki iltung'anak enagira aasa tolosho lenye peouo naa aariyianu teng'amunoto ote nkiyanyata oontokitin ng'ejuko neeku enetipat oleng peepuoi naa ainasaki olorere imbaa naapuoito dukuya tolosho lenye

Kaidim pii atolimu ajo kanyiio naloito dukuya. Adolita iltunganak aa kumok aa kitayu naai ilangeni, ashuu ilkitarini loo nkaitubulu neetuo ninje ainguraa enegira ilairemok aikunaa esiai, neponu aadol tenaa kemoi kuna tokitin naijo ilpayek, neponu aajur, peyie epuo naa ainkoru olialo peepuo aabak teneata enyamali. Naa entoki etipat ena amu kelo naa aret ilairemok, peepuo aas esiai nemetii oleja.

Enkesare taa ena naloito dukuya, egira ele tung'ani akesisho tiatua emukunda enkaitubului emajani, naa kekumok oleng egira aas enasiai, idolita ajo etii likae olio orkieti, neeku esiai enkesare naloito dukuya, neshomo naa ena majani alo aoku, neeku kegirai aponu aitayu ibenek peyai nai matejo factory, nepoi nai aitaas enoshi siai pookin, pelo naa aku ene maana ashu enetipat nai tonkiasin enaake.

Kadolita taa enkaitubului nalo tenkarana enaa ee groundnuts tenkutuk oolashumba, nena natekesuaki nepik ena moti. Ore naayi eninko pee ntobirr naa ilo naake aun tol'chamba nilo aramat naa abukoki enkare enaa enaishaakino too keek, nelo naa abulu ambaka nelotu erishata napoi aitayu. Ore pilo akesu nilo naa apik ee enkolong metangasa atoyu, paa itumoki taa aitayu elde shoni leshumata ninkuari naa enda toki etipat natii atua.

Ore taa entoki nadolita naa, abari naishoruaki ajo njere ore ena polea, naa nemesidai arashu enoomonko. Meeta nai ina kiroshi, arashu ina kitobirata nalo naa aitobir inkaitubulu. Neeku aisidai oleng teniteng'eni ake nai ilairemok, nelikini imbaa nagira apuo dukuya, pemepuo naa apalari aas esiai epesho, nai nalo nai aku meeta ereteto teninche. Neeku enetipat oleng, temurua ashu tenkop pookin tenishoruni esipata, nisulaki enaipirta imbaa enkiremore.

Ore taa kuna tasati na emukunda ninche etii egira na apuo aas esiai enye twnijo aingur kegira ninche akesisho aitau naa endaa arashu nkaitubulu napuoi anya ana mpuka, ore ai pijo aingur elelek aa kegira ninche aenu noshi aitubulu naijo irnyanya pepuo na aitasho peisho esidai neaku irik ake nai oltungani emukunda nelo na alo anyok aas enasiai nelo autaa enikunari pemelo na ainyala nelo aas aibae nai nemenarikino.

Ekeuni nai akeyie naa inkaitubulu temukunta, nepoi apik nai ashu neng'asai apik nai nasari, ore naa pepuo abik inkolong'i naikash, matejo iwikii are mpaka uni, nepoi aidurrunye nepiki atua olchamba, nilo naa alo airrirra apik enkare, niwosh irkeek, ning'adie inkulie nai matejo nkujit nabulu tenkalo, napuo naa ang'arie ninye endaa tenterit, nilo aitayu pookin niwosh irkeek onarikino, asi niton aanyu naa endaa ino mewo, nilotu akesu enaa enaikunita ele lee tene, neeku nejia ake si eikunari.

Entankile taa ena natii emukunda enye, kitayu etuuno irpaek okeng tenkumoyu. Neeku eshomo naa ninye alo aitasheki. Nadolta ajo epikita empolea nai nalo aisho ena daa enye minotito enkiroshi, neng'adie si nai imoyiaritin. Neeku enetipat oleng enasiai nai napoi apik inkaitubulu empolea, peyie epuo atum sinche naa enkiroshi. Neeku enetipat oleng, naa ene maana oleng peesi enatoki.

Ekaidim pi ainosu atejo kanyioo nagira aasa. Adolta taa olee arashu olairemoni nai otii ninye emukunda. Ore taa teniing'or, naijo kitayu nasari kuna natii kuna aitubulu, neeku egira ninye aitook, metubulu tenkiti kata, peyie etumoki naa atudumu neya nai atua olchamba sapuk, neeku esiai enkiremore, naa naloito dukuya tene enaa enikidolta. Naa aisidai oleng ebae naija ena temurua.

Adolta taa olamirani ninye otii esiai enye. Eeta intokiting naijo impooshok, etii kulie naijo ormushele. Neeta ninye naa intokiting nagira aipimie. Eeta enkiti kereni metaa teniyieu nai enkilo, teniyieu nusu, nilo naa atum terisioroto weneba enaa eniyieu. Neeku etii olainyang'ani oewuo naa ainyang'u, endaa tenewueji. Esiai ebiashara naloito dukuya, naa enaa enikidolta tene.